Ah ore enaiko tenaomonu ereteto enkata naijo kenyamal esimu ai, naa kaidim ake najoki oltung'ani, araapa lai taretuoki siyie doi ena simu ino, maitumia oldaikai obo, ashu matoomonunye ereteto, amu jo kenyamal naa esimu ai. Neeku taretoki, naa kashuku enashe sapuk oleng' teneeku naa kitareto tena bae.

ore naa enaiko tenaisum oltung'ani ena siai eunore o mpuka, naa kaliki naaduo enikunakino teniteru. eneteru aipanga peetum enkare ee kutosha netum olchamba lekutosha naihakikisha sii ajo enoto olchani loor inkulie aitubulu neme nena puka, neer sii aitoki nena aitubulu nemenyor im'puka, neer nena kuti ng'uesin natii atua nena aitubulu. naoliki naa nena retot pookin enaiko teneiteru, peetum naa si ninye anoto eretoto ashu eng'eno nabolunye naa ashua naasie ina maendeleo.

Ore naa peemanyorr ena bae naa kaidim naai naa nanu ataa atalaa school fees pookin, kake ore naa naji pee elelek ajo kalo aisuma nanu te Library, nelelek ajo alo ninepu naa naji kulie malimuni likimitiki ijing' atua Library hoohoo nitalaa naa School fees kake midolito naa yie sababu ajo kainyoo peekimitiki ninche ilo aisuma nitalaa naa school fees ino pooki.

ee pae ekiata enkae duata, ore ake naaji peelo duo neeku eishunye naa ele gas naa ekintoki naa aata enkae duata nikintumia enkima oorkeek, ore yiok kira irmaasae ekiin'dim naai nikipuo entim nikintayu irkeek nikipuonu nikidumu soitok okuni, waare, nikintayu enkima nikipik irkeek, nintayu naaji isoitok laijo kerisioro metaa meibelori emoti naa in'dim naai inakata niyierisho te nkima enkata nimiyata orgas.

Epae kaidim naaji natolimuo ajo kanyioo nagira aasa tena rishata ore enagira aasa tene idoilta naa ,adolita iltung'anak aa ilemurua nabo leyetuo naaji nesoto tewueji naijio huduma center neponu naaji ninche aadung inkipandeni, ore naa kulo tung'anak egira aadung inkipanteni peetum naa aanoto enkitambulisho naitasheki ninche ajo inele oshi le kenya naa ina naa piidolita ninche etoni tenebo mitobirakini temborakinoto inkipanteni.

Ah ore naa entoki nadamu tene, naa kadamu ajo, ore enasiai naa Equity na ena orkerenket le Natok, naidim na iltung'anak atejo nai kesotu ropiyaiani tilo kerenket le Narok, neponu nai tene ore penapita cash ,nedumu ropiyaiani enye nepik bank e Equity, netum na ninche atereu nena ropiyaiani.

Ore naa ena naa enetipat katukul, amu idlta ajo egira ore ele tung'ani negira aitumia enkoitoi edijitali, na keret taata ena iltung'anak kumok oleng'. Ore tenkoitoi emtandao, na iidim anoto isiokinot kumok oleng',aning' nidol intokiting' nagira aasa na tolosho le kenya. Kidimi si nai ataasa intemat esukuul, idim ataasa interview e online ,tenkaraki kuna siaitin, emtandao.

Ore pa enetipat enabae, kaidim ataasa nai ina bae tenkaraki inkolong'i naponu. Aidim nai nalotu aing'or ena bae natejo, ore apa orkekun oje ashu ah orkekun obo, nataasa ena we ena. Neeku naa kaidim atejo enetipat ena bae kake oleng'. Amu kiidim ataas esiai enaa olturrur onyorra, nening'o, nidim nikias maendeleo tenebo.

Ore enaiko tenaisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa kang'as naai nang'as aret najoki pee ang'as alo school nelo aisuma ayiolou airoro inkutukie pookin nelo training ena kisuma amu ore naaji peeku eshomo school naa keyiolou enkisum naiko netum eng'eno nadupaa peetum ataasa enaduo siai naijio ena ore ena siai nemeyieu ake eng'eno kiti kake eyieu esiai naaji nikiindim aatejo ene experience peetum naa ataasa ena baye.

Ore tenadol ena, naa kayiolou ajo nkera esukuul kuna naashipa oleng' nayiolou sii ajo nkera naanyorr intoiwuo enyenak amu ore enchipai naa kenyika wenyorrata oleng'. Ore ake pee kimbung' intoiwuo inonok nikimbung'aki enkisuma naa keitodolu enchipai sapuk oleng' toonkera, kitukuj sii nkera peisuma nemeitoki aitumia mali oontoiwuo enye pesho kake neisuma peeshuku inopa mali naitumiaki eisumitai.

Ore entoki nadolita tene naa adolita ajo entoiwuoi nanyorr enkerai enye, egira naa aisaidia enkerai enye aisho endaa eishorita yogurt metooko pole pole anaa entoiwuoi nanyorr.